Haha hena andũ erĩ, na nĩ tũrona ũmwe wao, ena kĩhato, na nĩaracokanĩrĩria, mahuti, na akahota kũhe ngombe ciake, oho nĩtũrona hena mũndũ ũngĩ ũrĩ thutha wake ũraria na thimũ, ahana tarĩ we mwene wĩra ũyũ, na ahete ũyũ ũngĩ wĩra. Nĩtũrona haha hena tũcaũ, tũrĩa tũrarerwo gũtuĩka ngombe, ũyũ nĩ ũrĩithia na nĩũrehagĩra mũrimĩ ũyũ mbeca nyingĩ.

Haha nĩharonekana nĩ ta nduka kana gathoko, oho ũngĩrora mbica-inĩ ĩno nĩtũkũona indo ngũrani ngũrani ta kabici, marigũ, nyanya, makondo, mababaĩ, hoho, maembe na indo ingĩ nyingĩ ngũrani ngũrani. Indo iria cirĩ haha maita maingĩ, nyingĩ ciacio ũrakora ciheaga mĩrĩ itũ vitamini ĩrĩa ĩtũteithagĩrĩria mũno, oho nĩtũrora indo ta matharũ na kabici na thũkũma, icio nĩcio iteithagĩrĩria mũno kwongerera thakame mwĩrĩ-inĩ wa mũndũ ona harĩ gũthĩa irio.

Arĩmi nĩmaiyũkĩtie tekinorojĩ mũno, rĩrĩa makwambia kũhũthĩra harĩ, ũ ũrĩmi wao. Ũkoraga maita maingĩ, arĩmi, nĩmarahũthĩra ma macini ici, kũgetha irio ciao, rĩrĩa makũgethairio ciao makĩhũthĩra macini, wambere nĩmahotaga kũhonokia mahinda, tondũ macini ĩno nĩkũruta wĩra na ihenya gũkĩra ũrĩa andũ mangĩruta wĩra. Oho, nĩ ũkoraga nĩramũhonokeria mbeca, tondũ, no mbeca nini cikũhũthĩka, kũtũmĩra macikũ kũhũthĩra macini ĩyo. Tũtue macini ĩyo ĩrahũthĩra maguta, ũkoraga no maguta manini marabatarĩkana, ĩkamũhonokeria mbeca handũ ha kũrĩha andũ aingĩ a kũmũgethera irio ciake. Oho, nĩũkoraga, macini ĩkĩgetha nĩ nĩ ĩgiragĩrĩrĩria wĩitikangi kana gũthũkangia kwa irio. Rĩrĩa andũ mekũgetha nĩũkoraga maita maingĩ kũrĩ irio iria irathũkĩrio mĩgũndainĩ, tarĩngĩ cigĩkinyangwo.

Rĩrĩa mũndũ akwenda kũrĩma matunda maya ma passion harĩ ũmenyo ũrĩa abatie gũkorwo naguo harĩ mĩhandĩre ya matunda maya tondũ rĩrĩa mũndũ akũhanda matunda maya kuma mũtĩ ũmwe nginya ũrĩa ũngĩ nĩ abatie gũkorwo na gĩthimi kĩrĩa gĩkoragwo ho na no mũhaka mũndũ athime wega. O ho mũndũ no mũhaka amenye nĩ matunda marĩ... nĩ dawa ĩrĩkũ akũhũra matunda maya nĩgetha matunda make mahote gũkũra wega, o ho mũndũ rĩrĩa akũrĩma matunda maya nĩ abatie gũkorwo arĩ na ũmenyo wa thoko yake kana kũrĩa arĩendagia matunda make.

Ĩĩ mĩtugo ĩno ya kĩdini nĩ hotete gũcenjio nĩ njĩra njerũ iria iroka ũguo ĩrathiĩ ĩgĩkũraga, kwa mũhiano nĩ ũgũkora, tene wakoraga andũ nĩ marathiĩ makanitha-inĩ na magathiĩ kana rĩrĩa mũndũ arwara ũkoraga thibitarĩ nĩ rathiĩ kũmũcerera kuo, na makahota gũthiĩ gũikara nake gwa kahinda kanini, no thikũ ici ũrakora andũ matirathiĩ gũceranĩta no thimũ marahũnĩra kana rĩngĩ makaruta mbeca mũndũ ũcio akaheo mbeca icio na akahota gwĩtungata nacio. Maũndũ mangĩ ma kanitha marĩa mekagwo tene nĩ wakoraga andũ nĩ mathiaga kanitha na magĩtwara indo ciao kana makaruta irĩ magongona no thikũ ici ĩkoragwo ĩrĩ hinya mũno, tondũ nĩ hinya mũno ũkore mũndũ atwarĩte kĩndũ maita maingĩ andũ matwaraga o mbeca theri.

Tene wakoraga andũ aingĩ gũkũ gwitũ, mahũthagĩra bunda kana ng'ombe kũmakuĩra mĩrigo yao, no thikũ ici ũrakora maũndũ nĩmacenjetie mũno tondũ nĩkũgĩte nduthi kana bodaboda iria cirahota gũkuĩra andũ mĩrigo yao, oho andũ thukũ ici nĩmarahũthĩra tukutuku mũno tondũ tukutuku nĩciokire gũkũ matũra-inĩ nĩcio cihotaga kũmakuĩra mĩrigo yao, gũcenjia gũkũ nĩgũteithĩtie ũndũ atĩ thikũ ici wetia mũrigo, ndũgũikara mũno mbere ya ũkĩte harĩa ũrĩ, no ũrakora tene mũndũ ndahũthagĩra mbeca kana ahũthagĩra o mbeca nini, no thikũ ici nomũhaka mũndũ ahũthĩre mbeca cia kũrĩha mũndũ ũcio wa nduthi ona kũmwĩkĩrira nduthi maguta, nĩgetha ahote gũkũrehera mũrigo waku nginya harĩa ũrĩ.

Rĩrĩa kĩndũ kĩerũ kĩauma ,nĩ hotaga kũmenya na ihenya tondũ thikũ ici nĩ ũrakora mũndũ kana kĩndũ kĩerũ kana macini njerũ rĩrĩa yarĩkia kuma. Ũkoraga mũthondeki kana andũ nĩ marahota gũciĩkĩra rũrenda-inĩ gũkũ social media na ũgakora maita maingĩ mũndũ nĩ arahota kuona indo iria ciraumĩra ona cia ũrĩmi. Maita maingĩ mũno ona Tv-inĩ ta ceceni ya Inooro mũgambo-inĩ wa mũrĩmi, nĩ ũkoraga nĩ marateithĩrĩria mũno arĩmi kũmenya indo iria njerũ ciumĩrĩte ciakũrutaga wĩra mĩgũnda-inĩ yao nĩ getha kwagĩria ũrĩmi wao. Na mũndũ ũcio akahota gũthũkũma rĩrĩa akũrĩma na akoha kuona umithio ũrĩmi-inĩ wake.

Ihumo cia kũrĩa menyagĩra maũndũ merũ marĩa marakunũka ciĩgiĩ ũrĩmi, wa mbere nĩ thimũ-inĩ, nĩ gũkoragwo na ngurubu nyingĩ, iria arĩmi mahotaga gũthomithio maũndũ maingĩ, ona hau nĩ ũkoraga nĩ marandĩkĩrwo maũndũ marĩa kana indo iria ciumĩrĩte njerũ cia kũagĩrithia ũrĩmi wao, Oho, ceceni-inĩ imwe cia terevisheni nĩ ũkoraga kwĩna tabarĩra cia maũndũ ma ũrĩmi ta mũgambo wa ũrĩmi kana Riri wa mũrĩmi, iria cihotaga gũbundithia mũrĩmi njĩra njerũ iria angĩhota kũrĩma nacio. Oho, nĩ ũkoraga thĩiniĩ wa ibindi icio. mũndu nĩ ahotaga kũmenya mũno, macini iria njerũ kana indo iria njerũ ciraumĩra cia kwagĩrithia ũrĩmi, ũgakora mũrĩmi, nĩ ndĩrahota kũmenya maũndũ maingĩ merũ, na rĩrĩa ndacihũthĩra nĩ ũrakora ũrĩmi wakwa nĩ ũragacĩra mũno na ngona ũmithio ũrĩmi-inĩ wakwa.

Nĩ harĩ bata mũno gwĩka ũndũ ũyũ tondũ maita maingĩ ũkoraga rĩrĩa wĩna mahiũ maingĩ kana, rĩrĩa wĩna nyamũ nyingĩ nĩ ũkoraga nĩ ũrahota gũcimenyania na ũkamenya tofauti ya nyũ ĩmwe nginya ĩrĩa ĩngĩ, o ho ũngĩandĩka ũũ nĩ ũhota kũmenya ihinda rĩrĩa rĩa gĩarĩire rĩa kwendia nyamũ ĩyo yaku kana nĩ tuge ĩkorwo nĩ ya nyama, ihinda rĩega rĩa kũmĩthĩnja, o ho ũngĩrora mbica-inĩ ĩno nyamũ ĩno nĩ ya ndĩkĩtwo twenty four, mĩrongo ĩrĩ na inya, nginya mĩrongo ĩrĩ na ithano, nĩ kwonania ĩyo nĩ nyamũ ĩrĩa ĩbatie gũikara kahinda ta ka mwaka ũmwe, kana nĩrahota kũmenya ihinda rĩrĩa ya ciarirwo na ihinda rĩrĩa ĩbatie kwendio, kana gũthĩnjwo tondũ nĩ gũkorwo yakinyia ũritũ ũrĩa ya gĩrĩire.

Ũndũ ũyũ, nĩũrĩ bata mũno, rĩrĩa andũ, kana ikundi cikwĩrutĩra, na cigathiĩ macukuru maitũ cikahota, kũbundithia ciana citũ cia airĩtu, njĩra ya kũiga ũtheru, hĩndĩ ĩrĩa mena kahinda kao ka mweri, oho nĩũkoraga, ciana iria ciumĩte mĩciĩ ĩtehotete, na itarĩ na mbeca, cia kũgũra taurũ cia ũtheru, ũkoraga haha mwana ũcio, ahota kũheo taurũ icio cia ũtheru, nĩcimũteithagia mũno na akahota ona ihinda, kahinda gake ka mweri, noahote nginya gũthiaga thukuru, na agathiĩ nambere na mathomo make, oho, haha nĩtuonaga ciana nyingĩ nĩcihotaga gũteithĩka mũno, ona nĩcihotaga kũ boost esteem yao, na mwana agoka kũmenya, ti ũndũ, kana ũndũ ũrĩa mũndũ, mwana angĩcirĩrĩria ta arĩ mũrwaru, no aga aka akagĩa na ũmenyo atĩ ũndũ ũcio nĩ ũndũ wĩkĩkaga mahinda kwa mahinda.

Rĩrĩa ngũthambia matangi ma iria, wa mbere no mũhaka mũndũ akorwo na ũmenyo wa matangi macio ni ma iria. Na iria nĩ kĩndũ kĩmwe kĩrĩa gĩthũkaga na ihenya mũno kingĩigwo na njĩra kana ĩkĩrwo handũ hena gĩko ona hanini. Tũngĩrora rĩrĩa mũndũ arathambia matangi maya no mũhaka ũkorwo na gatambaya gatheru, kana kanyamu gatheru karĩa ũgũkumutha nako matangi maya thĩ-inĩ. Thabuni, na ũngĩhota no ũhũthĩre maaĩ mahiũ, tondũ maaĩ mahiũ ni manyitaga thabuni wega na makahota kũũraga germs na ihenya mũno. Oho thutha wa gũthambia matangi maya no ũrĩkumuthe wega thĩ-inĩ, ũtigĩrĩre rĩtinatigara na gĩko ona hanini. Nĩ ũbatiĩ ũkamũre itangi rĩu na maaĩ matheru marĩa matarũgamĩte, kana maaĩ marĩa marauma tapu-inĩ. Ũndũ ũyũ nĩ ũteithagĩrĩria mũno tondũ ũkoraga gĩko kiuma itangi rĩmwe rĩtingĩkinyĩrĩra itangi rĩngĩ tondũ maaĩ marĩa marahũthĩrwo gũkamũra itangi ni tofauti na marĩa magamũtũmĩrwo gũkamũra itangi rĩrĩa rĩngĩ. Oho rĩrĩa warĩkia gwĩka ũguo, nĩ ũbatiĩ wanĩke matangi maku, ũreke nĩ moma maaĩ macio wega ni getha wekĩra iria rĩaku hau rĩtikahĩtanie rĩtukane na maaĩ.

Rĩrĩa mũrĩmi akũrĩma mĩmera yake akĩhũthĩra riũa, nĩũkoraga nĩũragĩa indo iria ibataranĩtie na mũmera aci ũcio, kana irio ciake cikahota gũkũra wega cina indo iria ciagĩrĩire, oho, rĩrĩa mũndũ rĩrĩa mũndũ ahũthĩra riũa, mĩmera yake, ndĩhotaga kũrwara naihenya, kana ĩkag ĩka ĩkanyitwo nĩ mĩrimũ ĩrĩa ĩnyitaga mĩmera, koguo ũgakora, mũrĩmi ũyũ, nĩaragĩa, baida nyingĩ harĩ ũrĩmi wake ka níarona mbeca, rĩrĩa mũndũ akũhũthĩra thitima, ũkoraga wa mbere, kũrĩ mbeca iria akũhũthĩra, rĩrĩa akũhota kũrĩha thitima ĩyo, nĩgetha hote kũmĩhũthĩra kũrĩma, oho nĩũkoraga, thitima ĩno, rĩmwe noũkore nĩrahota gũthũkia mĩmera yaku, kana waya iria ũrahũthĩra gũtwara thitima yaku mũgũnda, nĩcirathũka mahinda kwa mahinda, nĩũndũ wa maĩ marĩa makoragwo mũgũnda tondũ mũgũnda nomũhaka ũ ũrĩmwo, na maĩ, koguo niĩ ngwĩciria, ũrĩmi wa riũa, nĩguo ũbatiĩ kũrĩma.

Haha, nĩronekana, nĩ mũthikabu, kana nĩ mũtongoria wa kanitha, ũrũgamĩte mbere ya andũ, na nĩaronekana tarĩ andũ ararĩria, andũ aya marí bata mũno thĩ-inĩ wa society itũ, tondũ nĩmateithagia mũno andũ gũkũra kĩroho, na kũmenya Ngai makĩria, oho, rĩrĩa kwĩna maũndũ mangĩ ta mathiko, kana mohiki, nĩo mahũthagĩrwo kũmanyitithania, oho, andũ aya makoragwo maita maingĩ nĩũkoraga rĩrĩa bũrũri wĩna thĩna, nĩmahũthagĩrwo mũno, kũhoya, na gũthaitha Ngai, nĩgetha haote, gũtwehereria thĩna, kana atũhe kĩndũ kĩrĩa tũrabatara ta bũrũri, andũ aya nĩmanyitaga itemi inene mũno thĩ-inĩ wa society na ũgakora, matangĩrĩ ho, society ndĩngĩkorwo ĩrĩ handũ hega ha gũikara, tondũ ona nĩũkoraga, rĩmwe nĩmarahũthĩrwo, kũ gũcira macira na andũ makahota kũiguana.

Mathibitarĩ-inĩ ũkoraga mũndũ ndabatiĩ kana nurse ndabatiĩ kũhe mũndũ ũngĩ maumĩrĩra na rekondi cia mũrimũ wa mũndũ kĩũmbe. Thĩiniĩ wa system cia bũrũri wa Kenya cikoragwo cihingĩtwo atĩ ũngĩhũthĩra NEMIS namba kana namba yaku ya gĩbandĩ kana namba yaku ya NHIF no we ũngĩhota kuona maũndũ kana rekondi ya mũndũ kũrĩa athondeketwo na kũrĩa akoretwo arĩ mũrwaru. Oho rĩrĩa ũgũthiĩ mathibitarĩ-inĩ, nurse kana ndagĩtarĩ ndabatiĩ kũĩra mũndũ o wothe ũhoro wa mĩrimũ waku kana mũrimũ ũrĩa wĩ naguo. No andũ aku kana andũ a bamĩrĩ yanyu kana we mũndũ kĩũmbe. Rĩrĩa mũndũ angĩkorwo agĩka ũũ mũndũ, nĩ ahotaga gũkanjĩrwo marũa make ma ũndagĩtarĩ kana ũ nurse, akahota gũthũkia career yake na mũndũ ũcio akaga wĩra biũ.

Mariko ma tene, andũ nĩmarugaga indo ngũrani ngũrani, rĩmwe nĩwakoraga acũcũ aitũ, nĩmacinaga waru, kana nginya ngwaci, namakahota gũcirĩa, oho, mĩaki ĩyo rĩmwe nĩwakoraga, o ũgĩthĩĩ nambere na kũruga irio ciaku hau mwenainĩ, nĩũngĩahotire kũiga mbembe yaku, na ũhote kũmĩhĩhia wega, na ũhote kũruga. Rĩrĩa mũndũ arugaga na ngũ kana na mĩaki ya riko, nĩwakoraga mũndũ ũcio nĩarahonokia mahinda mũno tondũ ũkoraga mwaki ũcio nĩ ũrugaga na ihenya mũno, gũkĩra nginya njiko, kana ngasi iria andũ marahũthĩra gwathaici. No ũrũ wa mĩaki ĩyo yarĩ na thĩna ũmwe tondũ ũngĩa mĩhũthĩrire kwa ihinda iraya, mũndũ aihũraga ndogo thinĩ wa mwĩrĩ wake, na mũndũ ũcio nĩahotaga thutha ũcio nĩahotaga kũgĩa mĩrimũ mĩingĩ ĩrĩa yamũthumbũraga.

Kauntĩ-inĩ ya gĩthumo nĩgũkoragwo na irio nyingĩ iria cihandagwo kũu, wambere, nĩmahandaga mũno, nĩahandi mũno a mbembe, tondũ rĩmwe mbembe nĩbataraga kũndũ kwĩna riũa rĩingĩ, oho, nĩmarĩmaga i ma igwa na on largescale kana nĩmarĩmaga igwa nyingĩ mũno, tondũ, nakũu nĩkuo gũkoragwo na iganda iria nyingĩ mũno, iria cithondekaga cukari, oho, andũ a gũkũ kauntĩ-inĩ ya gĩthumo, nĩmarĩmaga irio, onokorwo to irio, ũkoraga maita maingĩ nĩmarahĩmbĩria ũrĩmi wa thamaki, makahota gũthondeka tũndemu twao, na makarera thamaki ciao kuũ thĩ-inĩ, iria thutha ũcio nícihotaga gũkũra namahota magahota gũciendia, na makona mbeca, na ũrĩmi wao ũgakũra, mũno mũno, ũkoraga, matũrainĩ maya ma central kana gĩcigo gĩkĩ gĩa gatagatĩ, andũ matirímagia thamaki mũno tondũ andũ matikoragwo na ũmenyo wa kũrĩ kũrĩra thamaki, no kũu gíthumo, ũkoragwo ũrĩ ũndũ, na ũndũire wao tondũ nĩ arĩi a thamaki mũno.

Nĩndĩithagia mĩthemba ngũrani ngũrani ya mahĩũ, na nĩngũ kwa mũhano nĩngoragwo na ngũkũ, ngũrũwe, ngombe, mbũri, ona nginya mbũkũ, oho nĩngoragwo nginya na ngui ĩmwe, rĩrĩa ngũrĩma nyamũ ici, nĩngoragwo, na nĩcindehagĩrĩra, nĩcindehagĩra bainda nyingĩ mũno, tondũ angĩkorwo nĩ ngũkũ, rĩrĩa cikũrekia matumbĩ tondũ nĩcirekagia matumbĩ maingĩ, nĩhotaga kwendia na ngona kanyamũ, oho rĩrĩa kindũ ta mbũri, kana ngombe, mũno mũno ngombe nĩ nĩ ndĩcikamaga na ngona mbeca. Na rĩrĩa andũ a mbucarĩ mangĩbatara mbũrĩ ya gũthĩnja mendie nyama, nĩhotaga kũmenderia ona gũtuĩka ũrĩmi ũyũ nĩũrĩ bainda, naguo nĩ ũrĩ mathĩna ngũrani ngũrani marĩa ngereire ngĩrĩma nyamũ ici. Na nĩ ũkoraga rĩmwe kwĩna mĩrimũ, ngombe ciakwa nĩcigĩaga mĩrimũ, kana rĩngĩ mbũri ciakwa cikagĩa homa, oho ngũkũ ciakwa rĩrĩa itaciakĩire wega, maita maingĩ wakoraga nĩ irario nĩ kĩihũ, na kĩihũ kiũ gĩkahota kũndwara hathara nene.

Haha, nĩronekana nĩ andũ, nanĩ megayanĩtie ikundi ngũrani ngũrani, na nĩtũrona, ũndũ ũrahanĩkĩra thĩ-inĩ wa kauntĩ ya Tana River, kana rĩngĩ ĩrahanĩkĩra thĩ-inĩ wa kauntĩ ĩno, andũ aya tũrona haha ni a kauntĩ ya Tana River, andũ aya tũrona, noũkorwo hena ngurubu tũtwe ya arimũ, mandagĩtarĩ, taya tũrona mena nguo cia blue haha toko nĩ mandagĩtarĩ, rĩngĩ arĩa mwena cia white nĩ manathi, arimũ, maborithi, a kauntĩ ya Tana River, maita maingĩ, ũndũ ũyũ ũhanĩkaga rĩrĩa kwĩna, magongona ma kĩbũrũri, mũndú nĩa, andũ nĩmahotaga kũ represent kana kũ wakilisha kauntĩ yao, na makahota kuonania maũndũ marĩa kauntĩ yao ĩnamo kana kauntĩ yao maũndũ marĩa ĩkaga.

Nĩhũthĩraga bataraitha na ndawa ngũrani ngũrũ ngũrani thĩ-inĩ wa mĩmera yakwa, no nĩkũringanaga na nĩ mũrimũ ũrĩkũ kana nĩ kĩgunyũ kĩrĩkũ kĩ mĩmera-inĩ yakwa, mbere ya kũhi kũhuhĩrĩria dawa o yothe, nĩnjĩtaga dagĩtarĩ kana mũtaaramu wa ũrĩmi nĩgetha ahote kũndorera nĩ kĩgunyũ kĩrĩkũ kana nĩ bataraitha ĩrĩkũ batiĩ kũhũthĩrwo thĩ-inĩ wa mĩmera yakwa, tondũ ũkoraga ĩkorwo nĩ mbembe nĩĩkĩragwo bataraitha ta ya DAP, kana naĩkorwo nĩ mboco ĩkĩragwo bataraitha ĩngĩ ngũrani, koguo nyambaga gwĩta dagĩtarĩ akahota gũthimĩra, thutha wa ũguo dawa ĩrĩa akũnjĩra nĩndĩmĩgũraga na ngahuhĩrĩria kana ngamĩkĩra mĩmera-inĩ yakwa kũringana na ũrĩa ngũtarĩrio nĩ mũtaaramu wa ũrĩmi.

Ciana no ndĩcibundithi mathabu, angĩkorwo mwana ũcio ndaranyita, nĩharĩ njĩra ngũrani ngũrani iria ũngĩhota gũteithia mwana waku, kũnyita mathabu. Wambere angĩkorwo ndaranyita mathabu, nĩwega warie na mwarimũ wake, nĩgetha wone kana no ahote kũ gwethaga onokorwo no ndagĩka thate harĩ mũthenya, ahote gũbundithia mwana ũcio mathabu one kana nĩakũnyita harĩa ataranyita. Oho, nĩũbatiĩ kwaria na mwarimũ wake ũmũrie nĩ mabuku marĩkũ ũngĩgũrĩra mwana ũcio, nĩgetha ahote gũteithĩka, kana nĩgetha ahote kũnyita, mathamo marĩa arabundithio. Oho, nĩũkoraga atĩ. maita maingĩ, mũciari no ethe kana no a Google gũkũ rũrendainĩ ta kũndũ ta YouTube nĩgũkoragwo na vindeo iria hakoragwo na mwarimũ ũratarĩria mathabu, na mwana waku no ahote kũnyita mathabu rĩrĩa agũbundithĩrio hau.

Irio iria cirĩagwo mũno mũciinĩ gwakwa wa mbere nĩ ngima, na ngima nĩ mũtu ũthĩitwo, ũgacoka ũkaũruga, ũkĩhũthĩra maĩ, mũcere, oho nĩtũriaga mũcere mũno, wagatatũ nĩ mũkimo. Mũkimo nĩ mũtukanio wa waru, mbembe kana gĩtheri, giaku, marigũ na nyeni iria ũhotaga gũkima ikauma ĩhana kindũ kĩhana ngima, na nĩkĩrĩ ũguni mũno thinĩ wa mĩrĩinĩ itũ. Oho nĩtũriaga mũno cabaci. Cabaci nĩ irio iria mũndũ akoragwo akandĩte mũtu, akahota kũuruga. Icio ingĩ irio, nĩ gĩtheri, gĩtheri nĩ mũtukanio wa mbembe na mboco, ona hau nĩtũhotaga kũrĩa mũno.

Arimu-inĩ, arimu gĩthumo, nĩ maratigĩrĩra ciana ciao nĩ cirathoma wega na nĩ ciranyita gĩthomo gĩkĩ kĩa CBC, ũrakora mwarimũ maita maingĩ arabundithia na indo iria cirĩ kũu na kana indo iria ironekana o kũu o ũkuhĩ, oho mwarimũ rĩrĩa agũbundithia indo iria cirĩ kũu kana indo iria mwana aramenya, nĩcio arahota ,nĩcio aramũtarĩria kana indo iria ũkoraga ciana cia CBC nĩ cirathondeka tuindo tũingĩ mũno , indo icio marathondeka na indo iria ciĩ kũu kwao nja, oho arimũ nĩ marabundithia kũringana na ũrĩa thirikari ĩmatarĩirie, nĩgetha gũtigĩrĩra ciana ciothe nĩ cia nyita gĩthomo wega.

Rĩrĩa ũgũbundithia mũndũ kana mwana gwĩka ũndũ ũyũ, wambere, nĩye mũndũ nĩataragwo mũno, agakorwo na mwana ũcio hau nĩgetha akahota kũmũtarĩria wega, ikinya gwa ikinya ũndũ ũ ũndũ, kana ũrĩa agũthondeka kĩndũ gĩkĩ, ta haha nĩtũrona tarĩ ma, tarĩ nyamũ ya gũkia ũcũrũ marathondeka, tondũ mena tũmĩtĩ tũnini, na hena mũdũ ũrageria kũ monia ũrĩa ũhũthagĩrwo, rĩrĩa mũ ũgũbundithia mwana gũthondeka kĩndũ ta gĩkĩ, wambere, nomũhaka ũkorwo na tũbaũ tũrĩa twagĩrĩire, kana ũmwonie harĩa arĩhotaga gũtua tũbaũ tũu na gũtũthondeka, ũkamũhe kĩndũ ta nyundo na mũcumarĩ, nawe ũgakorwo na ciaku, ũndũ atĩ ci mwana agĩka ũndũ ũcio, nawe nĩũrawĩka, koguo ararora ũrĩa ũrawĩka, nake akahota gwĩka, ũkoraga ũndũ ũcio, mwana ũcio ndakariganĩrwo agũtũra awĩkĩte na nĩakabundithia mũndũ ũngĩ kũwĩka.

Arutwo ona arimũ nĩmageragĩra mathĩna maingĩ rĩrĩa magũ magũcaria gĩthomo, wambere twambie na arimũ. Arimũ rĩrĩa magũcaria gĩtomo, wambere no mũhaka mwarimũ ũcio, aume gwake athiĩ nginya harĩa thukuru ya warimũ irĩ, na maita maigĩ ũkoraga mwarimũ ũcio ena bamĩrĩ kana ena ciana na mũthuri, ũguo nĩarabatarĩkana mũciĩ, na rĩngĩ cukuru ĩraĩa arathomera ndĩrĩ hakuhĩ, koguo mwarimũ mũciari ũcio no mũhaka kana mwarimũ ũcio no mũhaka atige mũciĩ wake, ambe athiĩ ethe gĩthomo, kũu kũndũ kũrĩ, na cukuru ici cia arimũ nĩcikoragwo na mbe mũndũ nĩarĩhaga mbeca nyingĩ, nĩgetha ahote gũthoma mbeca iria no rĩmwe nĩ ũkoraga matirĩ nacio. Tũngĩrora mwena wa arutwo, arutwo rĩmwe nĩmageragĩra mathĩna tondũ rĩmwe no ũkore thukuru ĩrĩ kũraihũ mũno na kwao, koguo nĩagũthiĩ, kana nĩ atũ atigagwo atarĩ na ũndũ wa gwĩka tiga gũkĩra tene, nĩgetha, ahote gũthiĩ ethe, ahote kũthiĩ tene thukuru nĩgetha akinye tene. Oho kũrĩ arutwo maumĩte cukuru mĩciĩ ĩtehotete, ũguo ũkoraga ciana icio maita maingĩ itangĩ itaheo irio cukuru, ũkoraga ciana icio nĩcitindagĩra, tondũ citiũma na kindũ kĩngĩ gĩa kũrĩa.

Hĩndĩ hĩndĩ ya kĩng'ũki gĩa korona ciana no ciathiaga cukuru no nĩ wakoraga mathukuru maingĩ harĩ kĩrathi kĩmwe gĩakoragwo na ciana nini mũno iria cirathomera kũu. Koguo ũgakora ciana icio nĩ cirahota gũikara cirĩ citiganĩte mũno na ũgakora ciana icio citiragwatania mĩrimũ ya korona. Oho nĩ maigĩirwo maaĩ nja wa irathi mũndũ auma kũrĩa auma nĩ abatiĩ gũka gwĩthamba moko nĩ getha ethamba moko nĩ getha ndakahote kũhe aruna ake mũrimũ ũyũ angĩkorwo enaguo.

Haha nĩ haronekana hena andũ na nĩ haronekana mena kompiuta na haha nĩ tũrona hena mũirĩtu kana mũtumia ũrugamite mbere yao ũramarĩria. No ũkore gikĩ nĩ kĩrathi gĩa kompiuta nĩ andũ marabundithia ũrĩa marĩhũthagĩra kompiuta kana mĩtambo ya kĩrĩu gwĩka kaũndũ. Kana rĩngĩ ũkorwo nĩ mũcemanio wa wabici kana kĩũngano burani kĩrĩa kĩhũthagĩra tekinoronjĩ mũno rĩrĩa gĩgwĩka maũndũ mao, rĩngĩ kwĩ na gathĩna, kana kwĩ na ũndũ mwerũ ũrĩa marabundithia.

Kũhana atĩa ndagĩtari? thengio mũno nĩ gũka na nĩ karibu ní gũka gũkũ gwakwa, nĩ thengio mũno tondũ nĩ ũrahũrĩire thimũ na nĩ ndoka, nĩ thengio mũno tondũ nĩ wanyita ũgeni, gũkũ gwaku, nĩ tũrarĩtie ũhoro wa, bata wa kũroraga mahiũ, ihinda, mahinda, kwa mahinda, ũndũ ũyũ nĩ ũrĩ bata mũno tondũ nĩ ũkoraga, angĩkorwo mũ mmh mahiũ maku mararĩ na kamũrimũ karamacemaga ũkoraga ndagĩtarĩ nĩ ekũhota gũkamenya na acihe ndawa, kũgirĩrĩria mĩri mahiũ maku kũrwara kana ngĩna gũkua. na nĩkĩo ũkoraga maita maingĩ rĩrĩa ũgwíka ũndũ ũyũ, nĩ ũthondekaga mũno baida mahiũ-inĩ maku, tondũ mahiu maku matingĩrwara, na rĩrĩa ma matua kũrwara, nĩ tũmathondekaga naihenya na ũkahota kũhonokia mahiũ maku matigakue.

Haha nĩĩronekana nĩ andũ marutaga wĩra no ũgima wa mwĩrĩ na mena thimũ kana mena tambureti iria marahota kwandĩkithia andũ. Ĩronekana na nĩ maronekana nĩ andũ akenu mũno. Haha yarĩ hĩndĩ ĩrĩa marugũragĩrio mĩtambo ĩrĩa marĩhũthagĩra kwandĩkithia andũ nayo rĩrĩa makũmathondeka gũkũ matũra-inĩ. o ho, andũ aya rĩrĩa mekwandĩkithia mũndũ, ũkoraga mũndũ ũcio gũtirĩ thibiraĩ ĩngĩ ya thirikari atagĩthiĩ na ahote gũthondekwo mũrimũ wake na through mĩtambo ĩno nĩwona o ndagĩtarĩ angĩhingũra rũrenda rwa o mũrwaru o mũrwaru nĩũkoraga nĩ ekũmenya mũrwaru ũyũ athondeketwo kũũ na nĩ ndawa irĩkũ ahotete kũnyua.